Chutok chu tokuu eng pikchait ni ko bandek. Bandee chuu ko cho yellow ako yo imoche ikonorte bandek komakat kondekes bandechu eng imbar ibor anyun korok imaa agoi koyomyo komyee kondekakoyomyo komyee inde kerchek akinde guniok sinap anyun akikonor akoi tuun imach ialde

Eng pikchait ni komii chito nemiito konomei kabichot inendet kokitonon eng imbaret ako imbarani kotoku kole kikimiin kibichek chechang mising kit nemilei piich eng Yu ko tukye nomdoi kobichondoni ikere Ile nyigis kobichondoni bo komonut mising ikol anan imin chii kobichek amun ngimin kabichek ko much inyoruu chepkondok ndealde kabichek choto kora kabichek komuch iboishee ibaee akot tuguuk anan ibaee akot kiplengwokuk

Yoon katuyo piik eng kasarwek chechang igere Ile ichek kopirei pikchait nitoni ko amun ngotuyo piik komuch kopir pikchait asikobit konanee boishet nekiyayak eng betunoto kora koboibochini piik piret ab pikchait kityo asikobit kobwat pichoto kikatuiyo eng betunoto ndairo pikchai ngwai

Chang tukuk chekonyei piik kotet lainishek eng tuyoshek tukuchotok ko cheu ngalek cho kibirchinigei kicherok ineni eng kosorwek chechang kotetei piik lainishek kobendi konyikotebitos kora ko ngalek ab omitwok yo mochei piko konyikwam omitwok ketetei lainda amun ngetet lainda konyoni order ako momii piik cho ketchini omitwoki choto kora

Karishek chechang chebendi arusi kocham kobendi kosubikei nitoni ko amun agenge komakat koit pichoto eng sait negergei asikobit kotoi tumdo noto ineni kobendi Karishek kosubikei kosir kowendi agengeagenge kora ko amun yo kobendi arusi ko much komito chito neikweryei karit ako moingen oret ko piik cho ingen oret kondochini piik alak asikobit komapetcho pichoto

Yo mitei Karishek cheisubikei koboru kole muuch komii igorwek cheterter muuch ko igorta nebo tumdo nebo arusi amun Cham kosubikei Karishek eng igorta noto kora ko much komito igorta nebo tumdo nekile koito kora yo bendii piik koito ko Cham kobendi Karishek kosubikei ako nebo mwisho ko much ko igorta nebo konoret ab borto yo kabek chito asikebendi konyikekonori borto kocham kobendi piik, kobendi Karishek kosubikei asikobit koit komosta eng wait nekergei asikotoi

Chang tukuk kot chekeyoe mising eng chikeet tukuchuto ko cheu kechop omitwok che terter omitwok kocham kechobee chiket akot ngo amitwok che unee ko akoi kelal mat akechobee chikeet much ko omitwokik cheu kimyet, che u ngwek anan ko amitwok alak cheterter kora chikeet ko much keunee tukuk amun eng kasarta nebo raa ko kiketeech korik chetindoi chikeshek cho kiunee tukuk eng orit ineni ko chikeet komuch keunee tukuk kora

Toritik chenoyotin kole menyei nyanyawet Ako toritik cheitchesot eng langat lol toritik chekikure kong'onyik, kong'onyik ko toritik chenoyotin mising komenyei nyanyawet Ako toriti chuto kocham ngobendi, kobendii eng groupishek anan komenyoruu kong'onyot newendi inegei cham kobendi kooeng.

Eng pikchaini komi chito nekinam mokoinik eng keut toku kole kaitut chichi mokoinik eng imbaret bo komonut mising kemin mokoining ako ngaroo anee pikchaini konyo metinyu ngalek ab minset ab mokoinik amu minset ab mokoinik Kobo komonu tuun ndarurio Komuch ialde inyorchigei chepkondok kora ko mokoinik kobo kamanut mising amun inyorchigei omitwok chito kou kapchii chikoam mising komuch iyoo mokoinik asioamde chaik asubui.

Ostrich kocham komenyei korotinwek cheyomyotin icheget komenyei olauu savannah ako Ostrich ko toritik chenoyotin kole echen kosir toritik tukul eng emet ostrich kora konayat eng labatet nyi kakile chepchep mising ostrich oko kora ostrich koloku mayaik akeomei mayaik ab ostrich mising kocham kenyorchini ostrich savana

Eng pikchaini komito mbaret, mbaranii kokikakimin bandek akotoku kole bandechu kokikoyomyo atkokikekes ako kora eng pikchait komito kora tuga chekabwa konyokoogetyo eng imbarani kikekese bandek ngaroo anee pikchaini konyo metinyu ngalek ab mindset ab bandek koboto kayaket ab tuga bobkomonut mising kemin bandek asikobit ndekes inyorchigei omitwok ako kora komuch ialde inyorchigei chepkondok kora Kobo komonut mising kerip kiyakik cheu tuga amun ndikakoiyo komuch ialde inyorchigei chepkondok.

Eng pikchaini komi tukuk cheterter chagere ane mito pinsik mito kora marakwek chebo ainaaina mito nyanyek chekikoruryo ako piriren mito pili pili hoho nepirir mito akoi broccoli tukuchuto hi tugul ko tukuk chepo amitwok chemuch kochop chito akwam.

Eng pikchaini komito piik oengu agenge kotoku kole oldoinset ab kitunguik chemugulen koake komito kokweei kitunguichoto inendet kotoku kole kastoma nebo kitungui chu yutokyu kotoku kole mi mungaret Ako yu ko ndonyo mi piik koaldoi tukuk cheterter ako tukuk chetoku mising chekioldoi eng yu ko kitunguik chemugulen chomei piik chechang mising koboishe kitunguichoto mugulen kochopee omitwok kwach cheterter bo komonut mising keyoei mungaret amun koyai mungaret kopiit inyorchigei chepkondok chekeboishee eng tukuk alak cheterter.

Eng pikchaini kotoku mbaret mbaranito kokikimiin mananasi chechang mising bo komonut mising kemin mananasi amun cheomei piik mananasi ko logoek cheonyiny mising akeoldoi kora logoechuto akochomei piik mising koolei ngimin chito mananasi komuch tun ndealde inyorchigei chepkondok chekeboishee ialee tukuk alak.

Eng pikchaini komi chito nekitebingweny ako chichoto kokinam bandiat, bandiandanito kotoku kole bandiat nekakiyoo yo imoche ichop bandiat akimoche iyoo komakat korok icheng bandek chengorngor eng imbar akonyinde sapuriet peek akonyinde bandechoto akituch komyee ikany konyor maat neoo akotepi koekeny bande choto akoi koingichamcham kokakorur komuch isutu anyun bandiat noto akiam.

Eng yutokyu kotoku njuguk njuguchuto ko Chechang kokakekeny komii oengu chetomo kekeny anee achome mising njuguk mising ko njuguk chekakekol njuguchuto kikikel koanyiny mising ako piik chechang koyoe akot mungaret nebo njuguchuto kikikel eng taonishek cheterter ko ndaalda njuguchuto konyorchingei chepkondok mito akot piik cheomei njuguk chetomo kekel mising ko piik chokolei njuguchuto koomei njuguk chetomo kekel akoonyiny mising njuguchuto.